Thikũ ici andũ mĩna ũgĩ wa gũthondeka indo njagĩrĩrũ cia kũraithia, ti ta haũ tene ũrĩa andũ mathiaga kũraya gwetha maĩ na nginya irio cia nyamũ iria mara rĩthia. Ũũ gũkahoteka kũnyihia mĩnoga na nginya kwongĩrĩra maciaro ma nyamũ icio cio iria mara reithia.

Andũ aya macamanĩtie na makoneka mena gĩkeno kĩingĩ mũno, ngeciria makenereire maciaro mega ma mĩgũnda yao na nginya makoneka magĩcokia ngatho, nĩũndũ wa ũguo moyene moko na igũrũ.